ee keyasishoreki imashinini naasishoreki oree enduata ai naa keisidai oleng' enkitumiarata oo mashinini naasishoreki amu keitalelek esiai metaasi esiai terishata dorrop neeku naa piitumoki ataasa esiai too saii ndorop piitumoki ashomo kulikai kasin naa menauru ina mashini neniindim naayi atelepie inkishu kumok amu ore nayii peyaku iyata inkishu kumok naa iye olepisho too nkaek inono alep inaduoo kishu naa kelo emuda ninauru neeku oree enduata aii too mashinini sidai oleng' mashinini naa keiretito iltung'anak oleng, amuu ketishu naa esiai neeku kei save sii muda piilo oltung, ani aas kulie kasin naa kuna mashinini naake inkaja iyasie enaduoo siai naa elepoto oo nkishu neeku ore enduata aii naa esidai taa oshi oleng' ina siai oomashinini.

Keponaa mashinini emdaa amu ore pintumia mashinini aitaunye enkurma niata mashinini naunishe niata ena nairem niata enakesu nakeponaa endaa amu keas esiai temuda dorop nemenauru neaku sidia inamashini oleng na keponaa mafuno enkata nataa keponu akesisho na ore enduata aai na kesidai oleng mashinini ore si enkae na menauri na kisef muda metaa indim ataa irkasin kumok matejo iyieu nilo enkopis na elelek aa emashini ake iasishore nikiasami enamashini tesiokinoto na ilo akesu endaa sapuk